Ng'atni en ng'at madwa goyo picha kendo oloso bet maber korito kendo koruakore gi lepe maber. Kasto obedo ekit bet mar jodala.

Kang'iyo picha to aneno gigo mitiyo go e yore mag loso sigana e kit jopiny no kata loso go wende nyachon, kata goyo go thumbe ma nya chon. To jomoko bende kimila gi kete mar ting'o chak. Ochalo puga miting'e chak.

Gino makelo mor ka, mokuongo en gari, mar ariyo en oduma moket e wiye, mar aek aneno driver bende koidho odwa kow gigi dala. Nyiso ni ber mar bedo gi gari okelo tich mayot ne jii duto

Gik madwarore e tijni mokuongo nyaka ibed gi chiaye. Mar ariyo nyaka ibed gi tol. Mar adek nyaka ibed gi pala kata beti. Mar ang'wen nyaka ibed gi kilo mipime ringini kise poke maber kiuse. Mar adek nyaka ibed gi ng'ano matimo tijni makare.

E diere machon ne wamoko mach kain goduma tibedo piny mos tibulo odumbi e yo makare maok wang kaka jagoni owango odumbeni. Oduma ma obul e yoo makare en oduma mamit ,oduma makelo mor .Sache misebule tubedo kanyakla kuchame kaka familia

Ka ng'iyo ka taneno ka ma en kek. Ahero kek kek sana sana ikete birthday, ikete e aruse kendo kisedekorete maber to en omokelo mor bende kuonde mitimo nyese nyasi madongo dongo. To moloyo omoro nyithindo saidi.

Mokwongo nyaka ing'ise gigo mitiyo go, itiyo go tijni mowinjore kaka ywech, dasta kendo nyaka oyud kama ni thuolo kendo ochako gi kona achiel kachiel. To moloyo kuonde ma opondo e ot kasto idhi mos mos kendo itime ka in makini kendo gi hera mowinjore.

Sigana ni anyalo wach ekaka ne abedo gi wuonwa e dala kendo wagoyo mbaka. Ne wabedo ga sana sana godhiambo, akonye tijene mane onyalotimo motieki kendo ka alos chiemo, aloso ot ,ayudo ka tich ber kendo okonya, ne okony amaber. Tich ot ber bende en tich matek to okelonwa puonjruok moro. Ibedo e yoo maler kaka inyalo loso odi maok ne wawe udi bed mana ma omukore. Kendo ne oketo wabedo achiel kaka familia.

Ka gimabire pacha, anyalo pare kinde machon kanatero nyathi kata e clinic . Nindiko dwe, nindiko tarik, gi odiochieng'no kendo nipimo kilo kaka graph ni ringo nyiso kaka kindi nyalo ringo . Kata mana kiweyo kilo to nyalo bedo graph mar weather kaka piny liet , liet mar piny kata ng'ich mar piny.

Kang'iyo pichano taneno ji adek, ng'ato achiel chalo ngat matimo ler, mano en gino matimo ler, ng'ama chielo bende timo ler kochung',ng'at marariyo timo ler kaluoko kendo ogengore mondo pi kik kirre, kacha moro oruako tshirt morange moro oruako yellow machielo bende otueyo maasai kendo aneno ka gin jogo mamor kod tijni magi timono

Ka kangiyo aneno wheelbarrow, wheelbarrow ni en gi niang e iye, ognia moro be ochung e tiende manyiso ni ngani uso niang. kikaw to oyiedhoni gi beti to yugi bend eok odwa ni olil environment, oketo e ogunia ma kotieko tic todhi puko. Bathe komachielo bende jomoko use lewni maneno jowetewa bende kanyo kayiero ,ngato ka ngato yiero gno morome kata moromo gi pesane. Ka en chiero kama inyiepe

Weche man kod nengo ka aneno grofni nigi nengo. Aneno udi mabecho becho nigi nengo. Kasto achako aneno ka ochalo taon moro maduong kabisa. Mago e gigo man

Kaka nyalo puonjo ng'ato tijni mondo otime makare. Nyaki bed ng'ano mong'e pango faels, ipuonje kamowinjo fael ka fael bede mar higa ka higa gi mar dwe ka dwe kendo nyaki puonje kit fael kaka bet toke ng'iyo oko topange e yoo makare kaka jowetewa go pange no

ka en aora, pi aneno kamol kendo jowetewa gi luoko aneno besen lewni kanyakla gi jogo maluoko kod bath aorano ni gi udi mabende ji tiye kata odake

Ka itimo tich mar kwayo chiaye, ka chiaye ikwayo maber eka dende bedo maber kata kaponi chieng moro idwani iuse tiyude gimoro manyalo konyo. Nyaka imi chiaye hiemo malongo kendo irite maber tobiro konyi mbeleni

Kangiyo ka aneno ka mae en juice. Juice ahero nikech omeda teko kendo ahero type mar mango kata mar mananas. Kimadhe tiwinjo ka kit ngimani olokore. Okelo chunyi bedo mokwe. Omiyi obedo mamor kimadhe

Ka en slota kendo en slota mar chiaye matindo . Kae emiyang'o gie bang' yang'o gi to i supply gi ka gidhi kuonde ma iuso gie

Kae en kama igede, gigo madware en kidi, kata matafari, simiti ,pii kod fundi nyaka bedgi gigo mag tich motiyo godo.

Katiyo gi sime mar wedo, chudo mathoro timo en ni nyaka irwak bamba kidwa gocho ne ngato. Okdi gochi ka bamba onge. Mar ariyo kadwa dhi e internet nyaka abed gi bundles marwaka e internet kata whatsapp, nyaka anyiew bundles. Koro ber mar sime mokelona en ni tudruok kod jowetewa bedo mayot kata ng'ato nie dala mar Nairobi, ng'ato nie dala mar Uganda, ng'ato nie dala mar Migori tiwuoyo gi wadu kiparo ni un kanyakla kendo ugoyo mbaka kendo unyiero kaun gi credit moromo

Ma en olemo. Olemoni sana sana ok othoro yudre gweng'wa ka. Taneno ka jogo maa Uganda thoro usonwa godo. En olemo mamedo remo, kendo ichame kiselwoke to ichame nyaka gipote. Omedo remo e del, kanitin gi remo, nyaka rembi medre

Aparo kinde mane atiye gi mashindni ka ne adhi e bank nadonjo e iluonge ni atm kendo ne ogole pesa kendo rishit bende omiyi manyioso pesa ma igolo kata pesa ma odong', maonge mibadhi. Kendo tije yot nikech kata kiriedo e lain to nodhi piyo piyo bedo ni ji ng'eny ok ibudh e lain kigolo pesa. Ma e kinde manatiye kode.

Kaka anyalo yudo kony, yudo kony kaka kwayo na ma, kaka kony na mar KRA, inyalo timo gik moko ariyo. Inyalo time in iwuon e simbi manyalo chalo secret mari mangato ok nge gim aitimo kata inyalo dhi e cyber kendo inyalo konyi gi jogo ma ondik kanyo ma jolony. Obedo ni ikia to gibiro konyi ma gino midwa timo e dhi through, mano e berne

Mae en drawer, e drawer ka aneno ka jagoni ong'awo ogudu manigi nengo aneno bulb kacha mar silip manigi nengo , aneno moo manigi nengo kendo aneno nyaka perfume, aneno nyaka lipstick miwire dhok. Mago gigo duto manigi nengo .drawer ni be nigi nengo.

Tims paro paro mo paro madonjo en ni aneno logo mar tims t mean transport I international m management and s system . Kaka iye yudo licence keto number plate, kata transport mar gari ne ng'at ng'ato ka ng'ato mani machiegni kata mani mabor en system mopogore gi mokalo , yot e yore mag transport bende okelo

Kaneno pichani tafwenyo ni gin jokenya moko manyalo bedo ni gibiro golo pesa kendo bank ni iluonge ni chase bank . Kaa bende jomoko golo pesa moko loso pesa moko olo pesa kata kawo chek kendo ber moloyo bedo kod pesa e ot kendo bank ni en mo donjo e Kenya.

Ma en duka to duka ni okikore gi m-pesa. Aneno ka wuon duka rwako details mag ng'ani mogolo pesa .Jago ni bende osegolo pesa osekwan ne nie lwete. Koro ma en duka moting'o gik mopogore opogore m-pesa nie iye, nie iye. Gik manengo gi tek nie iye ka.

Kang'iyo ka aneno bengi mopogore opogore kaka standard charted bank, aneno equity bank, aneno KCB bende bank. Koro ka oketwa banks mopogore opogore. Koro bank manigi nego mayudore kuonde duto ma wantiere en equity gi KCB, magi e banks manigi nengo moloyo.

Tiji owuon inyalo rito kaka in midware. Tiji iwuon nyaka irite maber , yore mag chiemo nyaki ng'i, yore mag somo nyaki ng'i ne jowetewa kod yore mag ngimawa obed health, obed ang'o nyaki ing'i eyo makare kapo ni itiyo tiji.

Magi gin jogo matyo e ofis kata e ot kendo gitiyo gi kompyuta mak mana e yore manyasani kata tudruok masani kendo e yore mag tudruok masani ,okelo yot, lony mathoth kod tudruok mopogore opogore e piny Kenya. kata gigo duto matimore inyalo neno through computer kata laptop e yoo mapiyo piyo

Lr mar solar ne okel ofwenyore ni jolony mag jo sayans tik, kendo solar power kelo ler mowinjore kendo golowa e teyni manyachon. Teyni ne ok inyal keto kata oko manyalo ritoni kata chiaye. To sani solar inyalo keto oko kendo inyalo ritoni chiaye, ngano mawuotho gotieno ineno, onyalo chajo kata simbe. Okelonwa tich mayot miwuoro

Kadwa lero gino matimore ka, aneno eCitizen,i log in, iketo, nitie kama kwayi email kod ID namba, kaito iketo password kaito i sign in tidonjo adonja e mbui mar eCitizen ni